Rĩrĩ nĩ itunda rĩa mwanya mũno, ningĩ nĩ itunda rĩa bata mũno makĩria. Rĩu niĩ rĩrĩa ngũrĩrĩa ĩ, nyambaga gwĩkĩra tũmaĩ weega tũtheru, ngarĩthambia wega nĩgetha rĩgĩthere biũ, nĩ ũndũ matunda rĩmwe nĩ makoragwo na gĩko mũno, tondũ nĩ manyitĩtwo, kana makahutangio, nĩ andũ matiganĩte. Rĩrĩa ndarĩkia kũrĩthambia itunda rĩrĩ, nĩ ndĩritinangagia tujcunjĩ wega, ngagĩcoka kũrĩrĩa. Nĩ rĩrĩ kĩguni kĩnene mũno ũgima-inĩ wa mũndũ wa mwĩrĩ, nĩkĩo nĩ wega mũndũ gũikara akĩrĩyaga matunda ngũrani, tondũ nĩ rĩteithagĩrĩria mũndũ kũhota kũhũrana na mĩrimũ ĩtiganĩte, rĩu ningĩ kwĩgwatĩra ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ a hingũra akaunti ya bengi rĩ, rĩu nĩ acokaga kũheo gakandi gaka, karĩa koĩkaine ta ATM, na nĩ karĩa gateithagĩrĩria mũndũ hĩndĩ ĩrĩa akwenda kũhũthĩra mbeca ciake rĩ, agagĩthiĩ kũrĩa bengi, no ndekwĩingĩra thĩiniĩ, egũthiĩ ATM-inĩ na gakandi gake. Na rĩu agagĩgaikia hau macini-inĩ ĩyo ya ATM rĩ, akahota kũruta mbeca iria arenda kũhũthĩra, no gakandi gaka nako rĩ, nĩ kahetwo ihinda rĩrĩa gegũtũmĩka. Ihinda rĩu rĩa thira, gakandi kau gatingĩruta wĩra rĩngĩ. Mũndũ acokaga bengi kũrĩa thĩiniĩ, agakĩerũhĩrio gakandi gake, nĩguo gathiĩ na mbere na gũkĩmũteithia, ũhoro wake wa mbeca ciake. Koguo nĩ thutha wa kahinda kaiganona na akaheyo kandi ingĩ njerũ.

Maya nĩ maũndũ makonainie na watho wagĩbũrũri, na rĩrĩa ũkuona ũndũ ta ũyũ rĩ, ũkamenya atĩ, tarĩu rĩrĩ nĩ ibuku, rĩrĩa rĩthomagwo nĩ andũ arĩa marathomera watho gũkũ bũrũri-inĩ, nĩgetha megĩre na ũmenyo, ona ũgĩ wa kũhota gũtaũkwo mawatho marĩa magĩrĩirwo kũrũmĩrĩrwo thĩinĩ wa bũrũri. Na ningĩ magakĩgĩa na ũtaũku wa kũmenya atĩ, mũndũ rĩrĩa aina watho rĩ, agĩrĩirwo nĩ gwĩkwo atĩa? Rĩu kaingĩ arĩa mathomagĩra mawatho rĩ, ta mawakiri rĩ, nĩ ũkoraga mena mabuku ta maya, nĩgetha makĩmenye watho, na nĩ getha rĩrĩa mathiĩ igoti-inĩ gũcirĩra mũndũ angĩkorwo arĩ nacira rĩ, nĩ mahotaga kũ gũcira cira ũcio, makĩrũmĩrĩra watho. Na ningĩ ona ũgĩ na ũmenyo ũrĩa magĩthomeire rĩ, nĩ ũmateithagia mũno makamenya ũrĩa cira wagĩrĩirwo nĩ gũcirwo, ona ningĩ ũrĩa wagĩrĩire nĩ gũtuo, kũringana na mawatho ma bũrũri witũ.